Kwaga mbbeca cia kũigana kũma kũrĩ thirikari, namba ya maciira nĩĩkoragwo ĩrĩ nyingĩ mũno, koguo macira kũoya ihinda inene mũno mangĩgatũithanio. Namba ya arũti a wĩra gũkorwo ĩrĩ nini ona macira me maingĩ. Kũingĩrĩrwo nĩ ateti, rĩmwe makoneka ta matarĩ na waragania. Kaingĩ na kaingĩ nĩmaheagwo mĩkana mĩrũtĩre-inĩ yao ya wĩra nĩguo mahotomie kĩhoto, kana menderere mwena ũmwe. Nĩmageragia gũtheria marĩtwa mao, nĩũndũ wa kwĩragwo nĩmoyaga mahaki. Kũraihĩrĩria gwa kũrĩa magoti makoragwo, na kwaga kũigũithania kwa rũthiomi, rĩngĩ mũndũ ararũtĩra wĩra kũndũ gũtarĩ kwao, mũingĩ kwaga kwĩhoka magoti manene makona ta hĩndĩ ciothe makoragwo makĩoya mahaki pause.

Gaka nĩ kahũa. Nĩwega kũhanda kahũa handũ hena tĩri mwega ona mũnorũ. Ona gũtũĩria mũthemba mwega wa kahũa karĩa kũringa, karingaine na gĩcigo gĩa kũrĩa ũrĩ. Wethe mbegũ cia kũhanda irĩa njega kũma kwa ngirigaca niũndũ wa kũrũta magetha mega, uharĩrie gĩito wega harĩa ũkũhũra mbegũ ciakũ, ũite thũmũ nĩgũo mĩmera yakũ yũme ĩrĩ na hinya. Kĩma haũ, ũthiĩ ũmĩ, ũmĩhande kũrĩa ũharĩirie marima ma marima ma wenje bũti ta ĩmwe na nũthũ ũrikũ na ningĩ kũraihanĩrĩria kĩhũa gwa kĩrĩa kĩngĩ nĩwagĩrĩire, nĩyagĩrĩire ũtigane na biti ithathatũ nginya biti ikũmi kĩhũa gwa kĩhũa. Nĩwagĩrĩire kũhũraga kahũa gakũ ndawa cia tũtambia na ta mũthigiriri ona gwĩkĩraga fertilizer.

Haha ndĩrona arigitani erĩ, marĩ na matonyo mao mawĩra, mehubĩrĩte nginya kĩongo, na ngũbia ciao cia kwĩgitĩra kumania na mũrimũ, magekĩra tũrebeko twao kanua-inĩ kao, na magekĩra aburoni ciao cia wĩra, maroneka manyitĩte mbica, na nĩ maroneka nĩ gũthoma maramĩthoma, nĩguo macoke mandĩke riboti ya kũrĩa mũrwaru ũyũ arwarĩte, nĩguo ĩcoke ĩtwarwo kũrĩ mũrigitani, nĩguo mũrwaru ũcio arigitwo okorwo kũrĩ mũrimũ woneka mbica-inĩ ĩyo, kũrĩa angĩkorwo arwarĩte.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rũakwa, tondũ nĩũtũmaga andũ magĩe na ũgĩ wa maũndũ maingĩ, andũ makagĩa na ũmenyo wa maũndũ ngũrani ngũrani, rĩrĩa mongana hamwe kũgĩa na ithomo ta ici cia mĩtemba na mĩthemba. Makareherũo andũ makamathomthia arĩa mena ũgĩ wa maũndũ marĩa makũenda gũthoma. Rũrĩrĩ-inĩ rũakwa andũ nĩmekĩrĩire ciũngano ta ici, tondũ nĩirehaga ngina eh ũthii wa nambere. Kũogũo andũ magakorwo na ũgĩ, rĩngĩ ta wa ũrĩmi na maũndũ mangĩ maingĩ. Andũ nĩmarĩhagĩrũo ciũngano ta ici, hakũhĩ na kwao rũrĩrĩ-inĩ rũakwa, makahota gũthoma matagũthiĩ kũraihũ.

Haha ndĩrona andũ erĩ mararanĩria makĩhũthĩra thimũ, njĩra ĩno ĩtagwo video call. Ũmwe ndĩrona nĩ ndagĩtarĩ nĩ mũrigitani mũirĩtu, na ũrĩa mararanĩria nake nĩ mwanake. Mwanake nĩwe ũroria mũrigitani ciũria. Thikũ ici to nginya mũndũ ekinyie kũrĩa arabatara no ahũthĩre njĩra ta ĩno kũria ciũria iria arenda. Koguo ndagĩtarĩ no atarĩrie mũrwaru maũndũ marĩa arenda kũmenya, ategwĩkinyia kũrĩa ndagĩtarĩ arĩ kana atagũthiĩ thibitarĩ-inĩ.

Rũrũ nĩ rũru rwa mbũri, ironeka cirehirwo kũnyua maaĩ handũ rũĩ-inĩ kana hihi nĩ ndemu-inĩ. Nĩ mbũri ironeka irĩ menyerere wega nĩ mwene cio. Nĩ noru wega na nĩ ironeka irĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ndarora wega nĩironeka kwĩ, nĩkũroneka kwĩna mahuti maingĩ kogu nĩkĩo mbũri ici cirĩ thaka oũũ wega. Mbũri nĩ ibataraga kũhũna wega ona gũkorwo na maaĩ thutha wa kũrĩa, koguo kĩu nĩ gĩtũmi kĩnene kĩa mbũri ici gũkorwo itenderete wega ũũ. Kĩndũ mwene cio angĩka, no kũrenga hĩa tondũ hakuhĩ ciothe nĩironeka irĩ na hĩa nene mũno.

Haha harĩ na mũmera, na mũmera ũyũ wĩtagwo snake plant. Nĩmĩhande handũ mũkebe-inĩ, na nĩĩroneka ĩrĩ handũ nyũmba thĩiniĩ. Nĩĩroneka nĩ mĩmera mĩmenyerere wega mũno, tondũ handũ hau nĩharoneka nginya nĩ hatheru mũno. Imwe nĩ ta yahandĩtwo kabere hanini na ĩrĩa ĩngĩ, tondũ nĩ ĩroneka kũrĩ mĩnene na kũrĩ minini. Nĩ ta ĩkĩritwo nginya thumu na bataraitha, tondũ ĩroneka ĩrĩ na riri mũingĩ mũno, na nĩ mĩ na nĩ mĩ na nĩmĩtha nĩ mĩthaka mũno ĩigĩtwo nyũmba thĩiniĩ ĩgaitĩrĩrio maĩ ta ũrĩa ĩroneka mbica-inĩ ĩno.

Meciria-inĩ makwa, nguona rĩthiti ya indo ngũre kuma kĩganda kĩna. Nĩ agũrĩte indo na nĩ ironeka rĩthiiti inĩ no, rĩthiti ino ĩrutĩtwo nĩ macini. Macini kũringana na niĩ nĩrutaga wĩra kaingĩ ũtakoragwo na mahĩtia. No mũndũ nĩ abataraga kũmĩrora wega, na kũrora indo irĩa yatara taũrĩa ndĩrona rĩthiti-inĩ ĩno. Macini nĩ ĩrutaga rĩthiti ihenya koguo nĩ hũthagia wĩra na handũ harĩ na andũ marabatara ũtungata marĩ aingĩ nĩ mahingagĩrio na ĩhenya.

Ĩno nĩ rithiti ya mũndũ ũrendia indo ciake thoko-inĩ, kanjũ nĩ ĩrĩhagia thoko ciothe rĩrĩa mũndũ atwara indo ciake kwendia, ũyũ, ũyũ atwarĩte mboga, na nĩndĩrona arĩhĩtio magana merĩ. Arĩmi monaga ũboco wao wa o mũthenya o mũthenya, makũria indo magatwara thoko-inĩ makarĩhio mbeca nini nĩ thirikari ya county government, nĩguo nayo thirikari ya kauntĩ ĩkahota kũmahe motungata ta ma ũtheru na mangĩ maingĩ. Na nonginya nao onjoria marĩhe mbeca nini iria maheyagwo rithiti ta ĩno ndĩrona haha .

Ndona ũũ niĩ ndĩciragia ũhoro wa nduka ya ndawa. ĩno nĩ nduka ya ndawa nĩyo chemist. Nĩ ndĩrona ndawa cia mĩthemba mĩingĩ ĩbangĩtwo, kaingĩ nduka ta ici cia ndawa ikoragwo cigĩtwo hakuhĩ na mathibitarĩ tondũ kaingĩ nĩkuo arũaru matũmagwo kũu kũgũra irĩa irĩ hakuhĩ na thibitarĩ. Nĩ kũrĩ na ingĩ ikoragwo ona mataũni inĩ na arwaru nomathiaga kuo makagũra. Wĩra ta ũyũ wendaga mũndũ ũthomeire tondũ ndawa, ndawa ,ũthomeire pharmacy tondũ mũrigitani andĩka ndawa ũyũ thomeire nĩ akũhota kũmenya nĩ ndawa ĩrĩkũ nyandĩke.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria -inĩ makwa nĩ ũhoro wa gĩthomo kĩnene gĩkĩro kĩa yunibacĩtĩ. Ciana nyingĩ irĩa ithiĩte yunibacĩtĩ nĩ arĩa mahĩtũkĩte gĩthomo gũkĩra gĩa secondary na makahota gwĩtwo yunibacĩtĩ. Gũkũ gĩkĩro-inĩ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na kothi nyingĩ ithomagwo kuo ta ũrigitani ma engineer na ingĩ nyingĩ. Kabere kwarĩ na yunibacĩtĩ nini mũno no rĩu o gĩcigo o gĩcigo nĩ kĩrĩ na yunibacĩtĩ ĩmwe ona makĩria ma ĩmwe ũguo rĩu arutwo aingĩ nĩ mahotaga gũthoma wega na gũtarĩ na mũhatĩkano mũnene ta ũrĩa kĩronekana hau kabere-inĩ.

Ici nĩ mbembe, nĩ mĩthemba, niĩ mũthemba ũria nyendete nĩ mbembe ĩtagwo gĩthigu. Gĩthigu nĩ, nĩ mbembe yarĩ kuo tene na nĩ ĩkoretwo ĩthiĩte ĩthirĩte tondũ andũ aingĩ nĩmatiganire nacio rĩu magũraga ya mĩthemba ĩyo ĩngĩ matuka-inĩ ma kwendia indo cia kũhanda. Gĩthigu nĩndĩmĩendete tondũ nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na mũtu wa ngima mũthaka mũno na mbembe ciayo cia gũcina ndũngĩciĩtigithia. Ndĩthecagwo nĩ mbũca naihenya na nĩ yũmagĩrĩria riũa kũrĩ ici ingĩ, ona rĩrĩa kwahana takũ ona hindi ĩrĩa kwahana ta kũngĩara, niĩ noyo handaga tondũ cama wa mbembe ĩyo nĩũtiganĩte na wa mbembe ici ingĩ ciũkĩte thutha-inĩ.

Wĩra wa thigari nĩ ũgitĩri na kuona atĩ watho ndũnaunwo nĩ, nĩwarũmĩrĩrwo. Nĩmarangagĩra bũrũri kũndũ guothe nginya mĩhaka-inĩ ya bũrũri witũ. Thigari irĩ wĩra mũingĩ irutaga tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhutia kĩndũ kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ, tondũ mũndũ o wothe nĩ oĩ kũrĩ watho. Hĩndĩ, hĩndĩ ta ya mĩrũrũngano, nĩtuonire ũrĩa marangĩrire indo ci, indo ci, cia onjoria ona manyũmba mene, nĩgetha matigacinwo ona kana gũthũkangio. Matigagĩrĩra atĩ bũrũri wothe kũrĩ na thayũ, na rĩrĩa kũngĩtumũka ta njũkanĩrĩro mĩena ĩmwe ya bũrũri, nĩnyonaga nĩmatigagĩrĩra nĩmacokia thayũ mĩena ta ĩyo.

Nĩthiaga kũrorwo ũgima wakwa wa mwĩrĩ rita rĩmwe mwaka, kana hihi maita merĩ o mwaka kũringana na ũrĩa mwĩrĩ wakwa ũraigua. Nĩwega gũthiaga kũrorwo tondũ mĩrimũ ta ya cukari kana cancer, kwambata gwa thakame gatagatĩ-inĩ ka mĩrimũ mĩingĩ, ĩngĩmenyeka, ĩngĩmenyeka tene mũndũ nĩarigitagwo na agatuĩka wa kũhona kaimana. Na gũikara, no gũikara mũno mũndũ atathiĩte kũrorwo nĩ kwanatũma andũ aingĩ mate mĩoyo yao nĩũndũ wa kũhũthĩrĩria gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ kana kũrorwo. Kana mũndũ agatũũra na wonje wa, wa, wa mĩthemba nĩũndũ wa, wa, wa, wa, wa kũhũthĩrĩria gũthiĩ kũrorwo pause.

Jumia nĩ ĩtũmĩte tekinoronjĩ, nĩ ĩtũmĩrĩte tekinoronjĩ harĩ wendia na ũgũri wa indo hakuhĩ ciothe. No hinya wende kũgũra kĩndũ wage, hakuhĩ indo ciothe me nacio. Nĩ kũrĩ macini, nguo, thimũ, indo nyingĩ. Mũndũ no kũrora kĩrĩa arenda akahũthĩra thimũ yake, agetia kĩrĩa abataire. Na mũndũ no arĩhe areherwo kĩndũ gĩake kĩrĩa agwĩtĩtie. Na okorwo gĩtanamũkenia nĩ macokagia. Nĩ mahũthĩtie mũno maũndũ kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ. Tondũ ona mũndũ arĩhaga o na thimũ yake. Mũndũ nĩ ahotaga gũtuĩria kũrĩa kĩndũ giake kana mũrigo wake ũkinyĩte o kũhũthĩra thimũ yake.

Nĩharĩ bata wa kũgĩa na mũtaaramu wakwa wa mĩrĩĩre tondũ wa kũgirĩrĩria mĩrimũ mĩũru ĩrĩa ĩracũngĩrĩria, mĩrĩre mĩũru ĩrĩa ĩracũngĩrĩria mĩrimũ. Rĩrĩa mũtaaramu arĩ mũtũrĩre-inĩ wakwa, no ahote kũndaara ũrĩa niĩ na andũ akwa tũrĩrĩaga, koguo mĩrimũ mĩingĩ kaingĩ tũtingĩonana nayo tondũ mĩrĩre itũ nĩ mĩagĩrĩru. Irio nyingĩ iria irĩ rĩu, nĩiracũngĩrĩria mĩrimũ, na korwo tondũ mũndũ no ahote gwĩthema thuutha wa gũkorwo na mũtaaramu wa mĩrĩre, mũndũ no ahote gwĩtũrĩra wega na, na, na, naũgima mwega wa mwĩrĩ. Niĩ nĩnjĩtĩkĩtie ũrĩa mũtaaramu wakwa andaraga, na koguo nĩhotaga gũikara ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, na, na koguo gwĩthema na mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa yumanaga na mĩrĩre mĩũru pause.